Kit ne okere en ireu ko tumotet nekakimin en mbaret neoo kot missing um mbarani kokokiminji tumotet koet ako tumotoni kemine um kokerge ak ng'wek, mokilen kit nekoik ton anan nekoik kobunji netaa missing lakini tumotoni kemine inei buch kou kemine kou yon kimine ak ichek sukuma chon kimine en gaa yuno lakini kora kit age nemiten en tumotoni ko elekimindoo koyoche kora kosip ketem atem mbaret ketem atem kokaranit ih mbaret akelelech tuguk tugul chemiten en mbar koktko mii suswek tuguk tugul chemiten en mbar kostoi ak kotom kora keib kobwa mbar ireu komiten kora kit um kindoo korong betit miten tenderek chechik chekindoo betit kinde betit ak kerip en betit nikan tatun koeechekitun tatun ko ngeibu any ih ko kwan ketem kokaranit mbaret ak kelelech mbaret kokaranit kisto tuguk chechang cheu pkoloisiek tuguk cheyachen chemuch ko ter kora rurutik chutet ih ko kor kokiib kinam keminat akinogoo beek kinaga beek kila tatun koet tumotoniton any kinam kebut ak bakemaa koron kosoiyo sikinam ketilatil.